E picha ni ka ang'iyo to aneno ng'at moro ka nitie e picha gipiny. Ng'ani nikod nengo ni mar chal ni en jalno matemo miyo ji ler mar gigo eko matimore e wang' jowi maneno kae kata e wang' simo kata e wang' laptop mane neno e picha kae. Ng'ani orwako law. Law manorwakoni bende ne ong'iew. Manyiso ni lawni bende ni kod nengo kae. Laptop mang'ani tiyogodo ni bende ne onyiew kendo en kod nengo. Ng'ani bende tiyiyo timoneji ler mar gigo matimore e gimonyiso ji ni kendo otiyo koda yore mag tudruok mag mbui midendo kanyo kata ni Zoom. Minyalo neno ng'ato kendo ng'ato nyalo nyisi gik motimo. Mano bende ni kod nengo kae.

Ee Seche moko asechwalo dwaro kuonde ma ikwayo mondo aket lweta eka mondo oyie na mar donjo kata oyiena mar tiyo gi kanyo kata gi mbui no. Bende mago gin achiel kuom teknologia manyasani mar yore mag ng'eyo nonro mag ng'ato ma hie hie kendo ni mar lwedo ma iketo ok nyal bedo ni chalre koda lwedo mag ng'at moro kendo. Kendo kiseketo lweti to onge ng'ato moro kendo mibiro yudi ka nikod nonro machal koda mago endo. Kiseketo lweti to nonro magigo kanore e masin manyasani. Kendo onge ng'ama nyalo tiyo kodgi kendo mopogre koda in. Kendo yore gi konyo ahinya e ng'eyo ji mopogre opogre mar mondo mi ng'ato kik wuondre ka tiyo gi nonro mag ng'ato moro machielo.

Ka ang'iyo picha ni to aneno jo ng'ad bura ma pacho kae. Moting'o kanyo jang'ad bura maduong' Justice Martha Koome. Kendo jong'ad bura gi, temo rwako chenro no manyien mar kano gik moko kano andike ka tiyo kod teknologia ma nyasani. Kano nonro mag od bura katiyo koda teknologia manyasani en yo no mayot ahinya kendo okonyo ni mar ginyalo kano gik mang'eny ahinya kendo e gik gi magikano go gibet kanyo kuom seche mang'eny. Kata bende ginyalo timo nonro kata ginyalo tiyo kodgi e seche moko mabiro bang'e kokan gi e yor mbui ma nyasani. Bende waneno ka kano nonro mag jo od bura kata mag gigo eko mokel e od bura konyo ahinya e seche ma jo od bura dwaro nonro mopogore opogore.

E picha ni ka ang'iyo to gigo eko man kod nengo, waneno ka picha ni nitie kod mine abich. Kendo mine gi orwako lewni. Lewni ma jogi orwako gi ne onyiew. Kendo lewni gi ni kod nengo. Bende waneno ka mine gi orwako wuoche. Wuoche gi ne onyiew kendo wuoche gi bende ni kod nengo. Kae waneno e mesa. Kendo mesa ni bende ne olos gi fundi. Fundi no nochul pesa kendo koro mesa ni bende ni kod nengo. E pichani bende maneno yedhe mopogore opogore. Mago mag konyo ji. Mar konyo jomadak kod ng'ol. Kendo yedhe gi ne olos kendo onyiew gi. Yadh gi be ni kod nengo. Kae bende waneno jogi ka ni kod sukni magipogo ne joma ni kod ng'ol gi . Kendo sukni gi bende ong'iew. Sukni gi bende ni kod nengo.

E picha ni waneno koting'o udi mopogore opogore. Magin kar Huduma Center mayudore e kuonde mopogore opogore mag piny owacho mag Kaunti mekwa e pacho kae. E picha gi nitie udi. Udi gi ne oger gi ji mopogore opogore. Kendo gik mane oger go udi gi ne onyiew. Ma nyiso ni udi gi ni kod nengo. Bende ka wang'iyo picha ni, waneno ka udi gi owir rangi. Rangi gi ne onyiew kendo gin kod nengo. Oko mar udi gi, waneno ko ogor mopogore opogore kendo ondik gi ni kar Huduma Center. Jandiko ni ne otiyo koda tekre kendo ne otiyo koda nonro mopogore opogore koda ng'eyo mage. Manyiso ni ndikonegi bende ni kod nengo. Oko mar udi gi waneno ji morwako lewni. Kendo lewni magirwakogi bende ni kod nengo.

Sigendgi mag joma chon, miyo rowere bedo koda chir. Kendo, sigana machon ma ahero mowuok kuom oganda wa mag joluo en kanyo koting'o sigana no mano mar Lwanda Magere. Ma en sigana mapuonjo joma sani kaka Lwanda Magere ne en kod teko mang'eny. Kendo sigana mar Lwanda Magere miyo rowere bedo koda chir e timo gik gi kendo jiwo gi e yore mopogore opogore mar mondo mi gitim gikgi ka gitegno ahinya. Bende sigana mar Lwanda Magere puonjo rowere ni mar kik gigol weche gi mahie hie kendo giher nyiso ji duto te. Kendo sigana ni jiwo rowere ahinya mondo gibed jogo moketo geno gi kuom gi giwegi kendo gibed gi teko mar timo gikgi kendgi.

En boma no mano mar Mombasa emong'ere koda kwe. Kendo ber ka ng'ato odak e boma no maduong' mano mar Mombasa. Mombasa nikod kwe maber ahinya. Kendo emomiyo welo bende ohero mar limo pinywa mar Kenya. Kendo ng'eny welo kabiro togi gowo mana Mombasa, kagibiro kokalo e nam chumbi. Bende Mombasa ong'ere koda kwe. Kendo en pinyno mokwe mang'ich ahinya. Mopogore koda bombe moko ma e pacho kae ma ng'eny ne nikoda tulo kod lweny mago mageny mager ma ok kony e pacho kae. Ng'ato kodak e gweng' mar Mombasa onyalo bet ka omor ahinya. Bende Mombasa nitiere koda weche go mag kido koda timbe mopogore opogore mamiyo ji mor. Kendo miyo ng'ato diher ahinya mar bet e gwenge go mago mag Mombasa.

En kar yuwayo welo mar Maasai Mara, en man kod rahuma ahinya kendo ong'ere ahinya e piny mangima ka ipimo koda kanyo mar kar ywayo welo mar Lamu. Kar ywayo welo ma Maasai Mara eng'ere ahinya koda lee makalo tong'. Kendo wuok e tong' no mano mar Kenya ka kalo tong' to dhi nyaka e piny no mano mar Tanzania. Kar ywayo welo ma Maasai Mara lee kalo e kinde ka kinde ka luore ni e seche mage mag piny. Kendo lee gi samoro kalo kowuok e pinyno mar Kenya ka gidhi nyaka Tanzania kuma iluongo ni Serengeti. Lee gi sama gikalo kamae miyo ji mor. Kendo giywayo welo mang'eny mohero mar dhi neno le gi sama gi kalo ka giwuok e piny moro ka gidhi e piny machielo.

Adhi e pim bang' thuolo mar dweche adek ka dweche adek. Adhi e pim mar mondo mi ang'e adiera mar chal mar ngimana. Kendo adhi e pim mag tuoche mopogopre opogore. Kanyo ka oting'o koda pim mar tuo no mar kute mag ayaki. Pim mar tuo no mar kansa. Pim mag tuoche go mago mag malaria. Kendo adhi nyaka mar mondo mi apim kilo ma an go. Pimo tuoche kachiel goda pimri in owuon konyo ahinya. Kendo mae jiwo ng'ato mar mondo mi obed kodak e ngima maber kendo e ngima makare. Kendo jiwi ka bende daktache laktache nyisi chiemo go mowinjore icham koda chiemo go mo owinjore kod ngima mari. Bende mae konyo eng'eyo kendo gi geng'o tuoche go mago manyalo chando ng'ato e kinde mabiro ka pod gin e kinde matin kapok gidongore ahinya. Bende ka pok gikere ahinya e dend ng'ato.